Ore tekulo kuti apaitin otulusoitie nibelekenye bei endaa onkishu amu etadoyie naa anotoko nanu oleng amu aashomo ainyiang'u endaa sapuk oleng ore iroruat nawa naahomo ainyiang'u endaa sapuk oleng napik eh stock paa tenelo ake nelo nilep endaa aitoki nemaata enyamali ashu nemeeta ashu nemeum inkishu ainepi enyamali niaku nena roruat nanu aawa amu todua ajo itobirakine tenakata.